Tijni ahero nikech sama ipuro puodho to wayudo cham, kendo ka chamgo oselosore moikore inyalo kawo miusi ka in gi jogo minyalo chulonegi school fee inyalo kawo chamgi moko mondo iter e skul kata kuonde magisome mondo obednegi kaka fee. Kata kituo inyalo kawo cham bende ma iusi miyud kaka ithiedhori, emomiyo tij puodho en tich maber kendo ji te onego time, nikech seche ma ng'ato opuro bende to gwengewa iyudo ka pesa koro yudore.

Tijni inyalo time e tieng' diriyo. Mokwongo inyalo time e greenhouse. Greenhouse en ot ,ochalo kaka ot molosi minyalo time pith. Kendo pi nyaka bed e iye kanyo, mionjo ne cham, mionjone gik mopidhi go eko. Kendo machielo en ,inyalo pidhe e puodho mantiere e dho aora ma nyanya nyalo yudo pi e yo makare. Kendo gichieng' bende maber.

Kae aneno alot mopidhi ma ilwongo ni spinach. Spinach en alot ma nengone tek kendo okelo gik mang'eny e del. To spinach iyudo ka en kendo beche tek ahinya kata kidhi echirni wa, jomopidho spinach gin jomatin to joma dwaro spinach gin oganda mang'eny. Koro iyuo ka kata kiuse e chieo, tiuse matin.

Chiemoni inyalo chame gi alode kendo inyalo lose kaka juis ma madhe kendo jokmoko use. Inyalo bende ti kode kaka achiel kuom olemo mageng'o ulcers nikech samichame tiwinjo ka chunyi kwe kama ne litno okibrowinjo adholano kendo.

Mae en kamo timo thidhya. Thidhya tiende ni en kama pi osiko yudore. Kendo kamo timo thidhya bere kinyalo pidhie gimoro kaka mchele. Mchele nyalo timo maber kama thidhya nitiere nikech mchele dwaro ga pi mang'eny. To en kar thidhya ni be chal kama obare ifula mondo pigno moko mondo owuogi mondo odhi e puodho machielo. Mondo kik gihiny gudore kanyo. Kamo timo thidhya kamae ok ber ga kigedie nikech sama koth ochwe to ketho ga udi kendo udi mukore. To kapo ni en kamigedie to nyaka ti gi chumbe ma tekogi ni malo.

Aneno jal manie puodho kendo omako jembe to en ng'ama timo drainage e puodho. Kendo gimomiyo otimo mae, en ni seche mobrotimo pith mare kik obiyothagre ahinya ne pi, cham mobropidho, gigo duto mobropidho mondo obi oyud pi. Onyalo kata mana decide ni odwa pidho nduma, onyalo amua ni odwa pidho omwogo, onyalo amua ni odwa pidho rabuon gi gik mamoko to koro pi oknyal chande nikech osebaro ma pi donjo e i puothe.

E alworawa ji osebedo ka puro, jomoko iboyudo kapuro first season koro second season iyudo kokopur. Ang'o momiyo gitimo mano?, gitimo mano ni mondo puodho oyud thuolo ma manyiwa losore kendo. Kendo e alworawa, ji ogeno puro ahinya kech sama gipuro ma gikayo cham okgibrobet kech, gibroyudo kaka gichiemo, moko ginyalo uso gilogodo shida mopogore opogore.

Lee manenogi gin rombe ,kendo gin rombe ma itero e chiro, kok chiro to iterogi e dip idhi lwokgi. Iteroga jamni e dip mondo olwoki, mondo dendgi obed maber, ka debedni nitiere omboto, okwodo kata tuoche moko madebed e dendgi tiluokoga e dip kanyo. En gima itimoga e gwenge kendo chief inyisoga to lando koni gi koni mondo ji ogol jamnigi mondo oter. To seche miwuok gi jamni kamae, inyalo bedo be gi midhiero manyalo chandi maringi ma lalni e wang'ayo, bende ng'eny. Ma nyalo chako gore gi jowetegi bende ng'eny. Mano e midhiero manyalo maka.

Mae en puodho kendo opidhe apoyo kod alot. To alodgi neno mojwer ahinya gichal ma oseng'wedgi ahinya kendo ochal kama oro nitiere ma alot okyud pi maber. Alot itgi tindotindo kendo itgi bende ok green kaka alot ite onegobed ma green.

Mano iluongo ni water sprinkler. Water sprinkler itiyo ga godo e puothe mar onjo ne jamni pi nikech kosekete e chuny puodho towinyore to pi chopo ne gik mopidhi go eko. Ober nikech okonyo e rito sa to bende ng'ama tiyo kode bende bedo gi tich mayot, okichandri kionjone gimoro pi tielo achiel tielo achiel tielo achiel. En gima kiketo tobrokiro pi kama ng'ongo kendo ibosude kama chielo kendo okiro pi kamachielo kendo ichako isude kamachielo tokiro pi. Oberga ne joma otimo pur.

Gigo madwarore e tijni en ni nyaka ibedgi lo maduong' ma inyalo gero kuma isoye dhok samiluokogi kendo bende nyaka ibedgi pesa ma inyalo nyieogodo yath ma ilwokogi. Kendo gimachielo manyakabed, nyaka ibedgi pi mang'eny ma dhok inyalo tigodo kilwokogi kendo bende jamni nyalo modho.

Anyalo kono ng'ato mondo okuong obedgi puodho kendo obedgi kodhi kendo obedgi yo monyalo purogo mokwongo. To nikech sama ipuro bel, to kikaye ibiroyudo pesa tinde ji mang'eny ohero bel nikech iyudo ka tuoche bende osieko kaka dayabetis to joma nigi dayabetis iwacho ni mondo kikchamga kuon oduma marachar to mana gicham kyuon mokik gi bel. Koro iboyudo ka ng'ato opuro bel to bang' kosekeyo tobrobetni en gi pesa nikech onyalo golo moko touso kata kobe odong' gi matin mochamo.

Oduma koikore kaka oikore maberni kelo mor japur, kendo ineno koduma oiko maber ,kendo gite gisegolo nyaka osimbo. Mae nyisoni oduma koro ikore ochomo kuma koro ibochak turigie. Inyalo bul, inyalo chwaki mondo ji ocham. Koro kendo kochopo kama koro gisechako tuwo, tibiro golgi e puodho mondo oreggi. Kendo japur koro sechego chunye nigi geno kong'eyo ni puothe manopuro obiro kayogi.

Mae oduma manosepur kendo osechako tuo e puodho. Koro kamochope ni onego bed ni iridhe iridhe timoye. Misuso isuso. Kosesus moko timoyo. Inyalo mo gi bende ka pok osus gi. Mondo seche misuso gi to tich mondo obed mayot. Ma oduma mosetuo kendokik onengo bed ni obudho e puodho. Ka koth ochak oyude e puodho to biro kethe kendo biro chako tow. Biro miyo wuon puodho ni ok biro yudo oduma maber kata mowinjore kaka nonego bed ni oyudo kla di ne koth ok ochwe.

Mae gi dho nyamsungu iluongo ni strawberry. Strawberry itiyogodo e loso yogat kendo jokmoko bende chame achama. Strawberry ni jomoko bende tiyo kode e loso kek iyudo ka kek mare molos gi strawberry mit ahinya. Strawberry ji okohinyo pidho e gwengewa ahinya to kendo strawberry ni nengone ni malo, nengone oknyal pim gi nengo olemo moro amora, nengone ni malo moloyo.

E picha makae aneno sufuria mokaw oket e wi kendo to kendo kendoni nigi mach. To kendo aneno oduma adek mosebul. Mae jal mane bulo oduma nikech oneno ka mach miyo e kendo kanyo to kendo oduma mobul mit ahinya matiende ni ng'ani en ng'at ma nosepuro koro oture oduma moro e puothe ni mondo obilie kendo osebulogi kendo gin gik mochiek. Oduma mobul mit ahinya.

Magi gin dhog gredi to kendo dhog gredi ong'egi ga ahinya ni gin gi chak mang'eny, to seche miyudo chak mang'eny kuom dhiang' okinyal tiyogodo kendi, inyalo supply chak e kor gweng' kata inyalo manyo kuma dairy ntiere titeroga chak tichuli. Iyudo ka dher gredi kata ka in dhiang' achiel tonyalo miyi chak mang'eny koro kin kodgi mang'eny kaka anenoni iyudo ka ng'ani yudo pesa maber moloyo kendo onyalo yudo yo kaka opuonjo nyithindo, ka otuo onyalo dhi osuptal e yo makare, okonyal koso be gimochamo nikech dhog gredigi kelone pesa koluwore gi yor chak.

E picha ni aneno mine mobet piny gi gigo mopogore opogore kendo gin joma loko. Ineno ng'ama ni go avocado. Avocado en olemo ma migosi. Inyalo chame gi alot. Inyalo lose kaka juice mamadhe. Kendo nyanya bende goloko. Nyanya itiyogodo e tedo chiemo mopogore opogore. Kendo kitungu bende nitiere. Kitungu bende itiyogodo e tedo chiemo mopogore opogore. Nikech kitungu kelo arufu moro mamit e chiemo. Aneno ka bende giuso hoho. Hoho bende itiyogodo e tedo chiemo mopogore opogore. Rabolo be gin go. Rabolo be itiyogodo kuom tedo. Inyalo tede. Ichiele michame kata inyalo boke.

Ka in gi chambi to ibroketo e rachungi, ibrochunge mondo chilo mantiere mondo owuogi. Inyalo timo kamae kaponi idwaro dhi rego, to kendo bende inyalo chungo oduma sama idwaro mondo ikane, kiketone kata buru e iye mondo kik thuth make kichunge maber kigolo maricho manyalo betie mondo owuogi mondo idong' gi oduma maber maler. Anyalo nuyiso ng'ato ni sama itimo mae, miyi tich mayot sama katidwa dhi rego kata sama idwa puro ok mi ibed piny kendo kidwa chako daro oduma kachiel achiel.

Aneno diek kaachiel kod rombe. Diek seche mipidho diek mang'eny inyalo amua mondo ikaw moko iusi, jomayang'o mangi bucha mag diek nyalo kawo mondo giyang'. Kendi iyudo ka ring diel beche ni malo, nango?, nikech diek okyot yudo. Diel okinyal pimo gi dhiang', dhiang' inyalo yudo mayot to kendo diel to yudo okyot ahinya kendo dhok bende samipidho mang'eny inyalo kawo moko miusi ne jokma tiyo e buchari kendo moko bende inyalo uso ma ichulgo kata fee itimgo giki moko midwaloyo.

Ngima jatuo okonego ket e lela nikech samoket e lelano, iketho policy mar thieth mari. Kaponi ni in daktari to ichako landone ji ni jatuo mari ma kama kama nigi tuo ma kama kama, licence ni inyalo mayi licence ni ma tich ibiro mayi kendo inyalo chungi nyaka e tich koro emomiyo iyudo ka ng'enyne dakteche kata nurses kata healthcare workers okgihiny lando tuoche ma ji ni godo nikech ka gitimo mano to there is a consequence ma biro timorenegi bang'e.

Aparo kinde mane akwongo dhi e puodho katero mama na gini ridho oduma. Ne en puodho mane duong' to ne en mabor gi dala. Kane wadhi to kech ne okaya kuno nyowuoyo mane aluor kendo ok na gomb kata dok e puodho no endo. To gima ne lit moloyo, ket bende oket u ni oduma mane ose tong' moket piny nyaka ridh te. To puodho te cha duong' tikia kata ni obiro rumo sa adi?

Mae en pedni mar kich. Kendo pedni mar kich oting'o ga mor kich. Koro seche ma itimo harvesting mar kich, to en e moting'o mo. Koro sama oting'o mo ni. En gima ikawo tibiyo. Kata inyalo chwakgi e kendo to mo gi goeko wuok. Ka mo osewuok tibiro chungi tiketo kata e chupa kata e kube ma obedo mayot ni koro inyalo chame kata inyalo use. Pedni ni endi e ma kich betie ga katoko e momiyo obet gi mo.

Mae en kar uso kat iluongo ni stall man gi gik mopogore opogore. Gin gi kabich. Gin gi rabolo. Gin gi hoho, popo, ndim, machunga, mawembe, rabolo, nyanya ka achiel gi tangawizi. To gigi duto te gin gik maber e ngima wa. Sama kidwa tedo chiemo to nyaka iti gi nyanya. Kidwa ruwo nyuka inyalo tiyo gi ndim. Sami gombo chamo kabich inyalo yudo e yo mayot. Skuma bende inyalo yudo e yo mayot. Apoyo ka iyi omoko inyalo chamo apoyo mondo oyom iyi. Mawembe bende wanyalo tiyogodo e loso juice ma wamadho kata mana machunga. Rabolo bende wanyalo tiyogodo kaka puding wanyalo chamo bang' tieko chiemo kata ka pok machako chiemo.

Mae en matunda to sama idwa pidho matunda to nyaka ibe go lowo. Kisebet gi lowo, nyaka ing'e ni idwa puro lobni nade. Kisepure, to nyaka ing'e ni to in gi kodhi mar matunda midwa kete puodho ni. Kiseikore kamano tibirokaw kothi mag matunda mane osehikore manetitiere e nursery tibo transfer gi to seedbed. Kise transfer gi to kagisechako dongo ibro chungonegi yien e tiend gi kachiel achiel mondo samolak toyud gima bedene lware. Kendo mondo kik olemone kethre.